Ore kuna naa kule naoto. Teniu nintobir, naa keyieu naa iyata enkukuri, niyata kule, niyata oloirien. Ore pinteru keyieu naa ing'as amesut enkukuri metorropilo, nintoki paibukoki kule indipa atamesuto enkukuri ino, ore pidip, nincho kule metotona metobiko nkolong'i uni, ore peku pebik inkolong'i uni, nimposh. Nimposh kule inonok, pitumoki atooko etorropilo.

Ore naa te kuna mali naa kanyorr duo pii, kanyorr duo pii enanyokie amu kemelok naa oshi enanyokie pii naa keitobirr dii ninye osesen, ore pee iwk ena kata eton eirobi naa keitobirr pii osesen, ore ninye pee elo ninye niyata enkiti nauri aashu inguaa duo atua ilchamabai naa keisidai duo teniwok enanyokie amuuu enkincho naa ngufu, nikiponiki dii ninye afya nikincho peeki iyieu naa ninye ninya enda, anya endaa sapuk, neeku kanyorr duo enanyokie naaji anyorr oleng amu ekisaidia naa ninye naa kenyorr doi sii ninye nkera kutitk amu kemelok naa oshi ena toki pii, naaa kemelok ninye kepaasha wenanyori amu ore enanyori naa memelok oleng, neetaye enake ake naijo kerok naa ore pee ipik ewueji nedoku ninyeoleng alang enkae neeku kanyorr naaduo ena soda nanyokie oleng.

Ore naa ena toki naake eji te nkutuk ang' drone, nae sidai naa ena toki oleng' amu kitumiai naa ena toki aa aa awoshie mpishai neyayieki vidio matejo nai iyata osirua lee loo ntaleng'o matejo osirua le nki le nkima ashu osirua akeyie pookin akeyie le ki le kimaasai lolosho lolosho kumok ashu oyiu nitiship iltung'anak nae intumia ena ena drone. Kesidai naa ena drone amu kewosh mpishai sidan oleng', ore tiatua nena pishai naa indim atadamu indim ati atipika nena pishai inonok pee idamu terishata naitoki naitoki alotu .Ore sii aitoki sidai naa ena toki amu keya vidio nae indim nai aitumia ina vidio nintobir osinkolio nitelelek esiai amu miyiu nai nii niwosh niwosh niwosh nitumie, kitelelek esiai amu miyiu naa nintumia ina esimu, menyaanyuke sii esimu menyaanyuke esimu niinidm atooshie empisha, indim atooshie empisha , niindim aawa, nint nintobir vidio.

Keisidai tenilo enkibooroto olmarei amu keisho matejo iyata enkerai nabo keng'as aaku keisho ina kerai metubulu, ore eniare neitoki keisho sii enkarai menoto yaani keisho enkerai metubulu nikinjo dii ninye notoki noto erishata sidai nisotie mali nindim aitotio ina kerai ,nindim awayie sukuul ,niincho aitoki nikintoki aisho engeno nindim atorrripie kewon pee minutayu eton aa kiti enkerai.

Eng'as naa aaku kore piintanak enkerai kiti naa kesidai amu kite kisho enkerai metubulu esidai nisho enkerai mee metayiolo ng'otonye, nitoki isho enkerai menoto eng'eno metaa ing'en metaa tenelo nye darasa nae ng'en enkerai pii. Ore enkae kisho enkerai afya sidai metaa teneponu nku monkuti moyiaritin noshi ake moyiaritin naaponu nemiibung' enkerai. KItoki aisho enkerai menoto ore enkerai naata kitoki sii aisho enkerai metaa ore enkerai naata ore enkerai naata afya sidai naa kitodolu enchipai tolosho.

ore naa tolosho loorjaluo naa keitumiai kuna tukiting' ee sarng'ab aitobirie keitumiai kuna tokiting' ee sarng'ab aitobirie aidong'ie irpaek ore naa peitumia ena toki kuna tokiting' ee sarng'ab enaa emoti oo nkulukuok pee eidong'ie irpaek neitayuni enkurma nasipa naa ore inya naa nedoyio adoyio pii ore aitoki naa keitumia apa kulo jaluo amu meetae naa apa iltingai neeku keitumia naa nena tokiting' naidong'ie ipayek peetumi enkurma nasipa netumi inkuk netumi entoki naii enkokomo aitai duo enkurma naa nasipa duo pii ore naa piinya nedoyio duo aitobiraki..

oree naa orkishopo teemurua aii naa keitelelek imbaa amu iindim atayiolo ajo kalo tung'ani ele ashuu iindim atirisha ormaasani ormeeki iindim atayiolo ele ajo ormaasani ele enaa enkishopo naishope aisidai sii orkishopo amuu keng'oroo olosho enaa keng'oroo olosho lang' enaa ormaasani sidai sii ele kishopo lang' amu iindip atishipakinoyu pooki wei nilo tenidol otung'ani oishopito ele kishopo lang' naa aisidai too sirwaai na ina piidolta ajo keing'orita inkulie itkulie oshon enaa irkulie tung'anak ele kishopo lang' .

Keng'as aaku ketum ingolikinot, keng'as aaku kelau keng'as oltung'ani alau orkuak lenye nepong' orkuak lenye orkuak lenye oo ekishopo enye eneiko teneiro eneiko tenenya endaa neeku oree nye kwansa ingolikinot naa ketum ingolikinot naijo nena neng'aasa aaku matejo eeuo neetae orkuak lolikae oosho nidol ajo kegolu amu kegol naa peenyorra ashuu peeyiolou eneiko tenirori eneiko ilo osho tenetoni nkibelekenyat naatoni iloo osho eneiko teneitonio enaa orkuak lenye orkishopi eneiko teneiro.

Ore naa eninko nayi teniyiu niret ele tung'ani matejo eitu imirr irropiyiani neitu naa eyaunyie erisiti naa matejo tenaa keidimayu nayii niyata emashini aa cctv tiatua enkaji ino naa kesidanu nayii ina kata amu keitidolu ajo irropiyiani aja kinchoo ele tung'ani ashuu irropiyiani aja eifa piishukoki? keitobiraki sii keitoki nayii aitobiraki tenaa kee tesimu etalaa ashuu tee mpesa etalaa matejo iyata irropiyiani tesimu neirriu tesimu amu itumoki naa nayii aing'ura ormesej otushukuo tee mpesa naa esidai ninkashu naa nayi ina kata amu iindim atirisha atayiolo ajo tia oitoi iindim atushukoki ele tung'ani irropiyiani kake ore naa meeta erisiti nimiata nena tokiting' pookin meeta naa eninko peeishukoki.

First when you complain as a buyer that his or her luggage got damage then you can get ways to help that person if he or she is your customer so as to stop complaining that you make sure his or her luggage is kept well or put things in order just to make sure he or she doesn't complain again . Those step are you can let say he or she complains and yes his or her luggage got damage you can return the money or replace the luggage another you can help your customer in many ways so that he cannot go anywhere or complains because when he complain he will go to another place.

Eh this shows that how can you describe something happening here. Yes I can see three people here and this three people shows there is a research there are doing here in this wheat. They are standing like they is a knowledge there are looking for or there is a skill they are looking for as they are doing a research in this wheat let's say there is a pest in this wheat as something I can guess they are doing let's say a pesticide is needed in this wheat or which changes can we bring to prevent things that are preventing this wheat from growing fast or there is something they are talking about.

This work is good because this one brings money because this is nursery. This nursery you can plant and sell to other people where they can take from here and to plant in other places. And when it is taken to be plant in other places it shows that this seedlings is good and it has been brought well in a good way so this seedling that is being uproot is one that has been ripe and it is not nursery again and is being taken to another place to be planted.

This work one can know in different ways. One way is that you can know because in other communities they use this as one of the things they know like us maasai we know how to keep cows and other people they know this farming so much but this one you can study it and know different crops that you can grow and also know different types of manure you can use and another way is you can know this as a knowledge that is new that has come where farmers are taught how they can plant good food and know good pesticide and foods to plant in different seasons.

Kesipa naa tenadol ena toki amu keji naa ena pilipili hoho toonkutukie taaduo kulie kake ore naa tenkut ang namayiolo ore naa tenadol enatoki naakadamu intokitin kumok amu keng'as aaku teninyia naa enatoki naa keidaidi meishiunyie ata enkidonda ashuu iyata emoyian akeyie naajio enkiti kidonta naa keisaidia oleng peishuunyie nesaidia siidii piitum afya sidai tosesen nitoki sii asaidia piitum piinchu imoyiaritin naaji naaijio emoyian naisu oltau ashua inkonyek Kenyor naaaji oleng.

Ore naa ena bae naa entoki sidai oleng' amu keyau enkibelekenyata kwansa tolosho amu ore tening'as adol endaata naadaa kuna kishu naa kitodolu ajo mitoki kuna kishu atum imoyiaritin oshi nikiboloo meshomito entim amu ore nena naa kepuo aok nkariak nepuo anya nkujit nanyaita nkulie, naa ore naa kuna natoni tiang' ashu naitoti tiatu boo enye naa kisidai naa ina amu mitoki atum imoyiaritin pookin neok enkare esidai naa ore naa kuna kishu naa kidim ayau kule kumok oleng' alang' inoshi kishu ang nikilayaa meshomoita apuo adaa kulie wuetin. Naa ore naa ena daata naa kitisidan, kisho nkishu afya sidai netum inkishu kule, netum diii ninye orpapita sidai nemidol inkishu emuoyumuoyu , emuoyu kila esaa ashuaa torishat nataana akeyie. Niaku ore ena naa enkibelekenyata sidai ng'ejuk nalang' enoshi ake nikiata yiok kira irmaasae.

Ore naa emiiinji naa ketumi amu keji naa ene miinji naa ketumi tiatua olchampa, nchere, keuni naa ake ena anaa empooshoi. Neeku naa ore pee ilo alo pii tenkiterunoto peeyiu niun, naa idede, naaji naa netoito amu miyieu naa eshali. iun naa eton eshali aiko nejia amu iun naa eshali kuna. eton aa enchiwa ena. Naa idede naa ake naaji matejo nilok. ore pee etoi naa naji nitumoki atolua. kake keetae naa naji seedlings enyenak, nilo alo ainyiang'u empeku enye. nilo al ainyiangu naaji tiatua olduka, nilotu aun. kake ore naa ena tenadol ena naa ketumi tiatua olchampa. amu olchampa naake etumieki meeta eweui netumieki. anaa naaji empeku enye itumie naaji empeku enye niun alo ainyiangu tolduka niun, nebulu ake anaa empooshoi, nidede nintoki aa naa kenyae sii anaa enchiwa, nemiri. neeku ore ena naa entoki sidai oleng.

Ore naa ena siai naa enkikesare naa ore naa ele tunngani naa kitoolu ajo kegira aikes imposho ,kegira adotu impoosho ewoito, idipa ataa kegira ajo pelo alo aoshu kake eton naa eshali shali kake mmee oleng . Kitodolu ajo kegira adotu kuna poosho , nidol ajo kegira aitaa ee idipa atadotu , kegira aitaa petumoki naa ashomo aitara enkolong metoito peetumoki atooshu. Niaku ore ena naa esiai sidai oleng amu kitodolu naa ajo ore enkikesare etiiki egirae adotudotu impoosho nepuoi apu aitaar enkolong netumokini atooshu naa kisidai naa ena siai, naa ajo naa ore ena naa ekindim naa aiteleliaki esiai amu itum iropiyiani teniaku olaturoni loo ndaiki , niaku olaturoni loo nychambai naa enkindim naa nai ataretoki ena siai metaa indim anoto iropiyiani inonok nimintoki ajo likae tungani aanyu pekitum aisho. Niaku isidai nai oleng , entoki nai nindim aitotooniki , nindim atapala entonata ake nitonita pesho nimiata esiata niasita, enkibelekenyata ngejuk oropiyiani nimianyua eji ai toki metaasayu , nkaik inonok ake eyieu we engeno ino.

When I see this harvesting of bananas I remember many things the first thing is it is so good to eat bananas because when you see someone who is diabetic banana will help because it has potassium that helps to reduce pressure and other diseases this bananas will help so much because it is a fruit that can help people in different ways it is also help because it acts as an appetiser when you want to eat food so when you are eating your food you can add a banana so that you can eat.

This is eh important thing because they are supporting this tree called paipai so that it doesn't fall the second thing is that it is important to do because it will not allow the tree be eaten by animals like rats another is that it is important because it will prevent it from other animals or diseases from getting into these tree another is that it will help this tree by supporting it from the water which will damage this tree paipai so it is good to support this tree so that it will not get all this troubles so this support is good because it will prevent diseases, damages and also allow it to ripe well.

Wore naa pee iyieu nias ena siai naa iyieu intokitin akeyie naikash enaa iyieu intokitin naijo eh enkuluponi sidai, niyieu enkare sidai, niyieu orkuniyia lino. Wore naa pee iyieu niyiu duo enaa embeku naa matejo ee sukuma aashu aa spinach, niyieu naai nipik paa wore naa nai pee iyieu, ningas aud orkuniyia inchot pookin, nipik inkulukok inonok. Nirishie ele kuniyia pee meurori pee itashe ake esidai. Wore naa pee iyieu niata naaji entoki niindim atipikie enkare matejo naaji iata orkita jerican lino naa ninye itumieki atipikie enkare, nipik kuna kulukok. Naa wore naa ena, naa iindim naai enatoki atubulu teshumata enkaji niidim aihaanga akeyie, niindim atipika kutukaji teine metaa itaaniki ake. Neeku ibukbukoki ake enkare, erishata pookin, naa wore taa naaji ena naa ekincho engeno sidai naa iindim naaji atomitoki intokitin inonok pee metum enkae nyamali pookin ashu nkulie moyiaritin naidim naai atijinga enaa enoshi kata ilo aun tolshamba. Kake wore naa ena naa engeno sidai ashu engeno sidai naa kitelelek esiai amu iindim ainoto iropiyani inonok tesiokunoto, naa kelelek sii menyaanyukie enoshi siai naa indim atuuno olshamba sapuk, niindim ashomo asara ikira ainguraki olchani naa iyieu sii tendewuoji niyieu entulugumi ashu ah matejo naai mbolea niidim atipika pee

This we called it green house in other languages because I don't know it in our language and this thing helps many things because it can when you are a farmer and you have some seedlings or other crops that you want to plant inside this house and this will help that food like types of tomatoes because if you want to plant a different type of tomatoes that grows well here because other grow well here and it is good because it prevent other things from entering here this house is like a cloud because it prevents from the sun

Ayia, kaamu naa pi enkolong nataasa ena amuore naa ena naa ormalenke oo, naa ekiun oshi enkata natasha, amu ore naa pesha nai matejo ashu erishata nai niata enkare naitosha naa iun oleng , amuisiai naa ele amu ore pee epuku naa indim nai aitaa enkwashe , nindim atoorie olosho ashu nindim akeyie atipika akeyie indaiki ainosa anaa endaa , naa ore naa ele nitokini naa aitumia mbenek enye anaa mpuka , niaku ore ele naa entoki sidai oleng. Naa ore nai matejo iyieu nai niun , indim nai atuuno tewuei netii enkare . Mme taa atua enkare kewon amu miun naa tiatua enkare yani ewuei kagira nai aja alimu anaa ewuei naa nindim anotie enkare , netum akeyie enkare, netum embolea sidai naa indim nai anoto tenkumoki oleng ashuaa indim anoto ormalenke oo, ormalenke sapuk, ormalenke oiroshi otii endaa atua.

This work is important because these farmers are preparing animals feed's and this animal feed's is called silage because they are making it for cows and it gives your cows much milk and also broaden them so that you can get money because when you sell your milk you get money this thing is being prepared by putting it in bags then left for some days like two weeks and after that it has a sour taste and it will help cows to get milk and money and also helps your work as a farmer because the cows cannot travel long again and also helps you when you make on yourself.

Ore naa ena siai naa esiai sidai oleng' amu ore naa ena toolairemok oyiolo enda kutok oolashumba naa keji cucumber naa kesaidia ore ena yanata nayanitai inji naa keyanitai pee meurori amu ore naa peesapuku inji naa kiroshiu. Naa ore ake peeiroshiu naa keurori naa naaketumoki inkuesi ainosa naa ketumoki sii naaji ainyialata. Neeku naa ore pee eyanitai ina yanata nayanitai nejia naa kirishari peemeurori netumokini sii aishoo ena aitubului naisho egirai airishaa peemetoiki peemesioki naa aurori, naa keeku naa ore pee irishari nejia naa kishori support milepa nishori support pee ilep duo pii. Neeku ina naa pee idolita egirai airishaa amu peemetum naa inkuesi ore pee irishari inji naakeji peemetum inkusin enkop ena aitubului ainyiel naa nakata dii ninye etumi enkaitubului nemechafu atua enkaitubului duo nemetii oloiterio, enkaitubului naa ninye iidim ainyiangu nitumoki sii naaji ataasisho esidai ashuu ainosa esidai.

Ore naa ena poleya naa keidimie olchamba menotito inkulupuok nepiru olchamba imaniki naaji iyieu nitur olchamba tesiokinoto ashuu iyieu naaji niun olchamba niyieu niun inkaitubulu akeyie aa maharangwe ashu iniyeiu akeyie niun nemepir naa enkulupuoni naa indiim naaji atimira peepiru naa enkulupuoni pee eidim aliepunyie endaa ino tesiokinoto nepiru nebulu vizuri naa enatoki naa naaji ore naa ena toki naa keyieu naa eng'eno amu ore naa piipik oleng naa keidim atelejo inkaitubulu inonok naakeyieu ing'eno naa naaji sapuk pee ipik naake tenkitorisiokinoto peyie eidip atareto ore sii ae toki keyieu na ipik ena poleya enkare peetum atareto niaku naa ore ena naa ipik enakata eton eitu iun neeta inkulie nipik etaa ijio peeiun.